Mũbango wa SHA nĩ mũbango wa thirikari wa kũruta rũhonge rwa NHIF, na kũrehe rũhonge rũrũ rũretwo SHA kana Social Health Authority, rũrĩa rũroka handũ-inĩ ha NHIF ĩrĩa yarĩho hĩndĩ ya Uhuru , eeh SHA ĩno thaa ici ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, kana ndĩraruta wĩra ũrĩa NHIF yarutaga ona akorwo nĩyo yakĩrutirwo hau gatene, koguo andũ aingĩ nĩ marahinyĩrĩria thirikari ĩcokie NHIF, tondũ yarĩ njega gũkĩra SHA , ũyũ nĩ mũbango wa tweny twenty na Ruto ũrĩa wĩho thaa ici, nĩ endaga ũrũgamĩrĩrwo nĩ mũhĩndĩ wetagwo Adani, na mũhĩndĩ ũcio nĩ acokire gũkĩmenywo nĩ mũkora nĩ thirikari ya Amerika, na mĩbango ĩyo yothe ĩrĩa maigĩte arũgamĩrĩre SHA rĩ magĩcoka gũkanja, no SHA ĩrĩ o ho na ndĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire , nĩ iĩrahinyĩrĩria mwananchi wa kawainda kana mũkenya wa kawainda, athiĩ thibitarĩ ndarahota gũtungatĩrwo kana kũgĩa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ marĩa arĩhĩire, na ĩna goro gũkĩra ũrĩa NHIF yarĩ tene.

Nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũrabatara gũkorwo na ũmenyo wa kũheyana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ, mau nĩmo ta nurse kana ndagĩtarĩ, kana clinical officer, eeh mũthuri ũyũ aroneka nĩ gũthimwo arathimwo blood pressure , nĩgetha akĩrorwo kana ena gathĩna hihi mwĩrĩ-inĩ kana ndarĩ, nĩgetha ũhote gũkinyanĩria motungata maya nĩ ũrabatara gũkorwo ũthomete ti thĩ wa mĩaka ĩtatũ kũrĩ cukuru yũĩkaine nĩ thirikari kana cukuru ya thirikari, kana korĩnji ta KMTC kana yunibacĩtĩ, ũyũ nĩ aroneka hihi nĩ ta nurse ũguo nĩ aragĩthima blood pressure ya mũndũ , tondũ ndagĩtarĩ aingĩ mekaga maũndũ manenanene marĩa hihi mangĩgĩcũngĩrĩria, kana maũndũ maritaritũ marĩa marabatara ũmenyo mũkĩru, no nurse nĩ akũhota gũthima maũndũ ta maya mangĩ, kana gũgũtheca cindano, kũrora blood pressure, gũgũthima thakame, gũgũthima kĩoro maũndũ ta mau ũguo, nĩmo andũ aya metagwo nurse mekaga, rĩu nĩ kũroneka mũthuri ũyũ hihi okĩte gũkĩrorwo kana hihi nĩ arenda gũkĩheyana thakame, nĩkĩo aragĩthimwo blood pressure ndagagĩkorwo ena gathĩna, mwĩrĩ ũmwarũke arĩkia kũheyana thakame yake.

Mĩoroto ĩrĩa ndĩnayo ya mbeca ihinda iraya, ti mĩingĩ mũno no ndĩnayo nĩ ta ya kũgũra gakari, gwaka kamũciĩ, ee kũiga biacara nene ta ngaranji ũguo ya gũthondekaga ngari, na no nyende hihi kũgĩa matatũ ciakwa, kũgũra gaburoti handu na gwaka nyũmba cia gũkomborithia , mau nĩ maũndũ mamwe na maũndũ marĩa ndĩriragĩria, kana gwĩka ma kĩmbeca kwa ihinda iraya, eeh nĩgetha gũkinyanĩria ũndũ ũyũ nĩ njigaga, nĩndĩ banjeti ya ũrĩa bataire kũhũthĩra mbeca na iria bataire kũiga ta kĩama-inĩ kana Sacco-inĩ , nĩgetha ngahota gũkinyũkia ikinya rĩmwe rĩa cioneki iria ndĩnacio cia gwĩkũria kĩmbeca, eeh koguo banjeti nĩ mũhimu, tondũ nĩ ĩgĩtũmaga ĩgũtware hau, yaani nĩ ĩrakwonereria ndũkahũthĩre mbeca ũru , nĩgetha ũkĩhote gũkĩgũra kĩndũ kĩega na kũhota gwĩka ũrĩa ũrenda.

Maũndũ makũgegania ndĩrona haha nĩ nyoka ĩkĩrũma nyanya, niĩ kuma ũnini wakwa ndirĩ ndeciria nyoka nĩ ĩrĩaga nyanya, kana nĩ ĩrũmaga nyanya, ndĩrarigwo ĩrakĩrũma nĩkĩ na nyoka cikĩrĩaga nyama, nyoka citirĩaga matunda, na nyoka ĩno nĩ ĩroneka nĩ nyoka iria cia thumu, na kũrũma nyanya ĩyo rĩ tondũ nĩ njũwĩ ndĩkĩrĩa na ĩtige rĩ, arabu mũndũ oke arĩe nyanya ĩno rĩ ee nĩ gũkũiga ũgima wake wa mwĩri hatĩka-inĩ, tondũ thumu wa nyoka nĩ tũwĩ nĩ thumu ũngĩũraga mũndũ, nĩ thumu ũtarĩ mwega ona hanini , ũguo ũkona nyoka ĩno ĩkĩrũma nyanya nĩ ndamaka, tondũ nĩ ndĩrarigwo nĩkĩĩ yagĩciria gũkĩrũma nyanya na ndĩkĩrĩaga , kaingĩ ĩrũmaga kĩndũ kĩra kĩraiga maica mayo hatĩka-inĩ , kana hihi kĩndũ ĩrenda kũrĩa ĩrĩ hũtu, no ta nyanya ca, kana hihi nĩ ĩrakĩenda gũkĩmeria hihi, to korwo ng'aragu nĩ ĩkĩnenehire, no ndigwĩciria , ndigwĩciria no ĩrĩe nyanya nĩ ũndũ wa ng'aragu, ngwĩciria hihi no kĩũnũhu ĩrenda ũrĩa ũgũka kũrĩa nyanya ĩyo rĩ akue, tondũ nyoka nginya bibiria-inĩ nĩ nyamũ citarĩ njega ona hanini.

Maũndũ mothe ma bata ndĩrona mbica-inĩ ino, nĩ ndĩrona mũtaratara ũrĩa thumu ũthondekagwo naguo, harĩa mbica-inĩ ya mbere nĩ ũroneka wĩigĩtwo wĩ gĩkũkũ ũhana ta kĩndũ gĩtarĩ kĩega, mbica-inĩ ya kerĩ nĩ ndĩrona hihi nĩ ũrĩkĩtie gũbutha, kana kũhĩa ũrĩa andũ maugaga kũhĩa, na ũroneka ta ũrĩ ũngĩhũthĩrwo mũgũnda na wĩke wega, mbica-inĩ ya kana nĩ ndĩrona athũngũ erĩ makĩũurugania na nĩ ũroneka ta ũraruta ndogo, ũguo nĩ kuuga thumu ũyũ ndũrĩkĩtie kũhĩa, no ũrahĩa nĩkĩo ũroneka ta wĩ mũhiũ, na wagĩrĩire kũrekwo ũhorere o ũguo, igunyũ iria cibuthagia thumu ũyũ rĩ, nĩgetha citeithie ũhĩe rĩ cirute wĩra waguo, gatatũ rĩ nĩ kũroneka mbica-inĩ ĩyo mũico, nĩ ĩroneka ta ũrĩ thumu mũhiũ nĩ ũhĩte already nĩ ũhĩte , na gabica kamũico kanini rĩ, karoneka tarĩ thumu ũraitĩrĩrio maaĩ hihi nĩ wĩitĩtwo harĩa ũrendeka , na nĩ gũgĩitĩrĩrio maaĩ nĩgetha mĩmera rĩ ĩkore thumu ũyũ wĩna maaĩ , kana hihi thumu ũyũ nĩ mũhiũ ũrakĩendwo ũhorahore.